Gima biro e pacha kaeno tijni gin kaka jopur temo timo temo puro kothe mopo temo pidho kothe mopogore opogore , mopogore gi chiemo mondo mi bende gikony e gik ma moko . Ka koro mae en lum ma japur opidho kendo kochopo saa keyo to otiyo gi masinde manya sani mondo oka gi go. Aeto kosekaye kata kosekaye mogole puodho tobiro terogi ou ousgi ne jong'iewo. Aeto bang'e no Tobiro miyi omenda .koro tijni gima biro e kanene to gima chak bire pacha en Ohala, nikech kopogore mana gi pur to ng'ato nyalo waro lum ni machak dhi use kama chielo. Onyalo ware koa kuom japur aeto odhi use ne ng'at moro ma man gi dhok kamoro mang'eny ma dwaro mondo mi ousne lum.

Maeni e picha ni nyiso jogedo maloso ndara mapayo ndara gi maged gi ma gero udi. Koro ng'eyo ma nyaki bed godo ka idwaro tiyo tijni en ni mokwongo nyaki ng'e pimo ot midwa gero ni ni en ot en ot maromo nade, kendo nyaki ng'e ni kama igere no en kama ber koso kama rach . Nikech nitiere kuonde masianyore to nitiere kaka lony moro monego bed ni itiyo godo kapo ni ng'ato gero ot moro kuonde masienyore. Aeto bende nyaki bed ni in ng'at ma ong'eyo tiyo gi gimoramora mag gedo kaki ruwo simiti gi kokoto, kaka i iketo kidi. Aeto nyaki bed bende ni in e ng'at ma in ng'at ma ng'i ohero tije nikech kokihero tijni tokibi tiyo tijni maber. aeto gige tich ma nyaki bed go gin kaka o o o pawo, wheelbarow ,kidi nyaka bedi gi gik mamoko monde ki nyal gedo.

E picha ni nenore ni wendo moro otimo limbe ne jomoko e ngweng' gi. Koro mondo mi orwake iwerne, sama jii werni to jii miel kendo ji pamo ka gigo sigalagala. Koro e aluorawa kaka warwako welo en ni wanyalo manyo nyithindo moko kata gi joma dongo bende ka gin gi gi gima ginyalo timo kata kapo ni en wacho sairi, kata kaponi en wer. Jok moko bende ong'e ong'e wer ahinya maber moloyo jowetegi. Koro imanyo jok mong'e wer gi jok mong'e miel to iloso wer moro .Kapo ni wer gionge go to ginyalo loso aeto giwako gondo godo wendo. Sama girwalo welo wendo ni nitiere mich moko magi nyalo miye kaka ginyalo rwak ginyalo rwakone lewni machal gi jo-pinyni kata ginyalo miyogi tigo moro kata ginyalo miyo gi gik moko machalo kaka kondo mondo gi gi ginbe giwinj ni gin achiel kuom jok ma orwako gigo.

Mae en oduma , to ilose ni ikwong ichako gi puro puodho ma iyore maber. Kaeto bang'e no ibiro pimo ni en saa mane nikech kapo ni en ndalo oro to bro chuni ni iriti ma ndalo koth chopi .Aeto ibiro kawo kothi cha ibiro kome e puodho kata ibiro pidhe e puodho aeto bang' mano ibiro doye mondo mi igol ne buya ibiro keto ne mbolea, ibiro nyaka wire kendo. Aeto kapo ni koth ochwe e wang' saa tobiro nyak maber. Aeto ka chambi oseikore, tinyalo walo ni ijake tidhi use chiro kaka pod onumu no. Sami use e chiro ni jo ng'iewo madwaro tedo nyoyo nyoch bando manumu biro wa biro kawe, jogo madwaro dhi bule kata madwa dhi boke bende biro kawe kanyo. Jok moko be ohero ni wee chamngi e puodho matwo .Kosetwo e koka giritho aeto girego kata gisuso to gi moyo matuo maber aeto gikano gi e gundni. Ka gihero ginyalo uso kata ginyalo kano ma gichamo.

Ma endi en nam to kaki tiyo gi nam opogore opogore. Nikech mokwongo e nam kaendi ema jolupo dhiye mondo oyud rech , reye mopogore opogore giduogi gius e jowero kata gius ne jong'iewo mondo mi giyud pesa ma ginyalo konyore godo e kit ngimagi. E nam kaendi inya ema jii jok modak machiegni gi nam moko yudo yude pii. E nam ka sa ma gi gidhi omo pii giyudo pii ma giluokore go, pii ma giluoko godo lewni pii ma ginyalo luoko godo udi, gi kata ma ginyalo miyo chiaye ka gin godo. En mana ni ok ober gi modho. Gimomiyo ok ober gi modho en ni chilo mang'eny tinde iwite nam. Aeto bende en yoo mar wuoth kotiyo gi feri kata kitiyo gi gik moko maringe pii gi. Koro ng'ato nyalo wuok koa kamora chiel madhi kamachielo gi mwandu ne kata gi gige mag ohala ma ochop kama chielo.

Mae chalo boma to jii wuotho to geche bende ringo e ndara .Koro kanene kaneno gik ma kamagi to gik mabire pacha gin tije mopogore opogore ma oganda timo. Iyudo ka jok moko reto dhiyo dhi timo tijegi mag ofis kata mag pu kaka mag puonjo, mag kata kata mag mag ndiko e ofis, kata mag ywecho giri jok moko madhi ywecho. Aeto gima chak bire pacha en ni nitiere jok ma bende timo ohala ma ok mag ofis. Kuonde ma kamagi ema gikete geno gi saa ma jok moko kalo to nyalo ng'iewo mwandu ma gin godo. Aeto bende gima chak bire pacha en yore mag wuoth. Ka koro kae nitiere mtokni, mtokni gi konyo jii e ting'o mwandu ma gin godo kata mzigo ma gin godo ka gitero kuonde machielo to mano bende en ohala nikech samoting' gi to gichiwo pesa

Ma endi en duka moro matin ma ng'ato obede toko use gik moko machalo kaka mag chiemo, en otiya tiya onyalo bedo ni onyalo bedo ni ous lainde mag simu onyalo bedo ni ouso simu. Aeto bende onyalo bedo seche moko ni ouso credit , gima inyalo kete simu to chalo koro kaka pesa mokete simu aeto koro ng'ato nyalo gocho godo . Aeto onyalo bedo bende ni okony oganda e golo e weche mag golo kata oro pesa . Nikech e yo e kagi tiyo gi kampurni mar airtel. Koro nyaka kama entiere ni owicho rangi mondo mi oland tich motime iye kanyo kapo ni ng'ato nyalo dwaro konyruok koa kuom tich motiyo no to nyalo dhi nene kama entiere no mondo mi okonye. Kata ka seche moko lainde olal onyalo temo duoko ne laini mola no kotudore gi jo kampuni mondo mi odwokne lain. Koro en tich maber nikech okonyo oganda.

Mae en pii mokwako miere to sama neno gima kamae gima bire e pacha en kit kaka jii odak e miere. Nitiere jok ma samoro ogedo machiegni gi nama kata seche moko nam nochorore kata aora nochorore . Aeto koro gidhi gigedo machiegni gi aore go. Koro mano nyiso ni kapo ni koth ochwe mang'eny to nama ndhi duogo kuma ne entiere ma koro udi ka. Kaeto gima chak bire pacha en koth machwe mang'eny. Kaka ndalo moko koth mar elnino nochwe oganda mang'eny noyudo chandruok ahinya nikech ute gi noum gi pii gima chak bire pacha en nidhiero mayudore seche machelo kod ma . Jok moko chuno ni nyaka dar e ute gi giwe miechgi magi dhi gila gimany kamoro ma ginyalo dakie. Sama kama tuoche ng'eny chiemo onge aeto bende iyudo ka ute ma giwe chien ka mwandu gi isombo kendo utegi gore piny.

Ma eni en ja ohala mauso sanduge miting'e lewni .Ouso drambe ma inyalo ting' godo pii, ouso ndope bende gi gik mamoko . Koro ng'eyo ma nyaki bed godo ka ichako tijni en ni kama intiere no bi inyalo yudo jong'iewo to ndalo ma itiye ni bende en saa maber nikech s ndalo ma jong'iewo ng'eny. Koro kaka ndalo ma nyithindo dhi sikul , koro mano nyiso ni kapo ni en ndalo ma jong'iewo ng'eny, nyaki ng'e ni biro chuni ni iwar mwandu mang'eny mondo kapo ni jong'iew obiro to kik gikos mwandu ma ginyalo nyiewo. Aeto bende nyaki bed ng'ano mong'e bei kata mong'e nengo nikech inyalo use gimoro e nengo mapiny ni mondo mi iyudo jong'iewo mang'eny to bang'e no no iya gilal. Aeto be nyaki ng'e ibed king'eyo wuoyo gi jang'iewo mobiro ng'iewi nikech ntie jong'iewo moko ma chuny gi tin ma kiwuoyo godo marach todhi chuth moweyi gi mwandu ni no kanyo.

Gima biro e paro ka aneno gik ma kamagi. en dich mopogore opogore ma dhano bo bedo godo, e kuonde ma gidakie kata e bombe. Nikech karango pichani, ochalo picha moro mogo oala but kar oala moro maduong' mar ng'ieo simbe gi mag ng'ieo mwandu mopogore opogore kaka mag chiemo. Koro kama kamae, ng'enyne ji bede mang'eny, aoto bende sama ji osebedo mang'enyni ok jong'ieo ok ji man kanyo te gin jo ng'ieo, jomoko odhi mana mondo okow jowetegi. Aeto gima achako ang'eyo en ni , jomoko dhi mana ng'iyo mwandu man tiere mondo gi bechgi mondo ka gidog giikre samoro kaponi gionge omenda moromo, to gidhi gimany omenda moromo mondo giduog ging'ieu aah kata gikau gimane gineno momoro gicha. Aeto bende nitiere jok matiyo kanyo e yore mag pango kanyo kata keto ler mar kanyo. Giduto te, giriwore kanyakla mondo miyo giyud tich.

Mae en tich mar goro. To ber ma iyudo kuom tijni, mokuongo en ni en tich mamiyo ng'ato yuto. Sama ng'ato ogoro to ichule omenda moro ma onyalo konyore godo kata onyalo dok waro godo mwandu motiyo godo e goro. Aeto ber machielo en ni oketo kama ogorno kata kama owich rangino neno majaber. Koro iyudo ka sama osegore kata sama owich korot rangi, oneno ma jaber ahinya kendo kata jok makalo, nyalo chung' ma rangi. To kaponi en sikul, to omiyo kanyo neno kama ber ma ng'ato nyalo gombo kele nyathine. Ber machielo en ni okonyo e weche mag lendo, kaponi ng'ato nikata gi si oyao sikul, to korot ogor ogore nyithindo gi gige moko mag somo, iyudo ka yot mondo miyo jok makalo kanyo ong'eni mano sikul, kendo yo mar lendoni miyo ng'ato yudo jo ng'ieo mapiyo manyalo ng'ieo mwandune.

Mae chalo ng'anyo kendo jomoko igi owang' gi tich marach ma ng'ato kata ma jatelo moro timo. Koro gi gi manyo otese gindike gik ma wang'o igi kata gik ma gidwaro kata mok gidwar aeto giwuotho gode ndara. Koro ber ma mar gima gitimo ni en ni mokwongo, omiyo ng'ere ayanga gik ma samoro ng'ato timo mopondo aeto bende omiyo dwaro dwaro mar jopiny ng'ere ayanga ni ma e gima gidwaro to ma ok gima gid mae ok gidwar. Aeto bende sama jii ong'anyo ni iyudo ka osundo jok man e telo e timo gima gik madwarore nikech ka jii oling' aling'a to ginyalo neno kata jotelo go nyalo paro ni samoro jok ma gitelo negi gi onge pek moro mayudo kuom gik ma gitimo .To ka jo jo jotije go ong'anyo tiyudo ni miyo gi paro negi tije monego bed ni gitimo ma gitim.

Gima timore kae, en ji odich e yore mopogore opogore, onge ng'at ma inyalo wacho ni ochung' ochang'a kata oling' aling'a onge gima otim, nikech e ie kae nitiere jo ohala ma uso mwandugi moko, nitiere jogo bende marito jo wuoth mondo otergi kuonde mopogore opogore kagi tiyo gi gache. Aeto nitiere bende jok ma wuotho ka dhi e tijegi ma pile pile, moko bende oa e tije dok dala. Aeto iyudo ka jok moko bende oting'o mwandu mwandu kagolo kamaro katero kamachielo. Aeto iyudo ka jok moko bende oting'o begegi e ng'egi, kendo iyudo ka jok moko bende ochung' e dho mtoka karito jo wuoth kendo gitemo wuoyo gi jo wuoth ka gilombo gi mondo oti gi gechegi, nikech ka ok itimo kamano to gikone jo wuoth nyalo dhi kama chielo ma iwuoe ma ilose kogdi kilombogi mondo mi giti geche machielo go. Koro ji odich onge ng'at ma onge tich ei ka.

Ma en tich mar gedo, to en kod nengo e alwora. Mokuongo gik man kod nengo kae gin kata matafari, mondo mi olose ma wang'e, oti gi pesa, machak ng'iewe ma ti kode e gedo ma gole kama owang'e ma tere kama igede mano oti gi pesa. Aeto nitiere simiti gi kuoyo samoro kata gi kokoto. Gigo te mondo mi ibed godo dwaro ni nyako iti gi pesa. Aeto nitiere gige gedo, nitiere jo gedo bende. Mondo mi ogedni kata mondo mi ogerni ot nyaka ichul jogo matiyo kanyo. Aeto bende nitiere gi nitiere gige ma ng'ato rwako sama otiyoni, mano nyaka ing'ieu mana gi pesa. Aeto odni kosetiek lose, to inyalo dake kata inyalo miye ng'ato otime ohala. Koro en en tich ma nigi nengo nikech ka ot onge to onge kama ji dedagie, onge kama ji dekane mwandugi ma time ohala, koro okonyo e gik mag'eny e ngima dhano.

Koro ma en tich mar goro. To tijni mokwongo, omiyo ng'ato bedo modich nikech sami goro cha tiyudo ka pachi te iketo kanyo . Aeto onyalo konyo bende dang'ni mar paro nikech sami se kawo pachi ikete tich ma itimo ni tidhi yudo ka gik moko mang'eny okibi paro e pachi. Asto gimomiyo achak ahere en ni en yo mar yuto. Sami se goro gimoro kama to ng'ato nyalo moro ng'ato mong'iew samo ng'iewe ni omiyi pesa. Aeto bende gi pichni mogor gi inyalo kawo midhi ter e ot .Samisetere e ot ni okelo ber moro makata kaponi ng'ato odonje ot to ot neno ma jaber kendo mondisore. Aeto bende tijni en tich ma okonyo okonyo rawere matindo e e e e rito michgi nikech nitiere nyithindo man gi mich mopogore opogore , koro ka gitiyo kode to ber.

Gima biro e pacha kaneno tijni, en tich matek ma jowa malupe nam timo. Nikech gikwang' giyie ma gidhi gi lupi ma gi kel chiemo ne anyuola gi koluwore gi tijni. Aeto gima chak bire pacha en masira mopogore opogore ma jok ma kamagi yudo kani e nam nikech iyudo ni samoro , jo arita mag piny machielo omako gi otero gi e piny gi gidhi gisandore kuno. Jowetegi kaka kata wede gi seche moko kia kata gima kama gintiere. Kaeto iyudo ni jorit mag kenye kata piny owacho mar kenya onge gima timo mondo ores ngima jok ma isando gi jo arita mag piny machielo ni. Aeto gima chak bire pacha ene masira manyalo mako jalo matiye nam. Seche moko iyudo ni yie onimo kata iyudo ni seche moko rao omonji gi. Aeto seche moko bende apa ndalo koth apaka niye nama makata kaka gidhi giti onge.

Gima biro e pacha ka aneno tijni en weche mag thieth gi kit gik ma sirikal oketo kata piny owacho oketo mondo mi okonye ji eyore mag thieth. Iyudo ka oseger ute mag chiwo thieth, aeto bende gik moko kaka mag pimo kilo, kaka mag pimo ah kar dundo kaka gwecho, mag pimo liet man e dend ng'ato. Gigi duto te ong'ieu mondo mi okony laktar e nono che e nono e yudo nonro mar tuo mar ng'ato mondo mi okonye e yore mag thieth. Aeto gima chielo mabiro e pacha, en ni sama ng'ato tuo ok onego bedni obedo dala kata otiyo gi yedhe ma nyaluo kapok ong'eyo gima time nikech samoro en tuo moro ma opogore gi miparono. Koro onego bed ni ng'ato dhi e od thieth ma miye pim moro, eka ng'e gima time mondo laktar oyudne yath manyalo thiedh chango tuone machande.

Jok ma ang'eyo ka gin machalo kaka Kalonzo Musyoka, nitiere Rigathi Gachagua, aeto wan gi Eugene Wamalwa. Jok man kaeni ah kaluwore di pichani gi giriwore aeto giloso kanyakla moro. Koro awach ni nengo ma gin godo en ni gin jotelo, kendo gin jotelo mag kuonde mopogore opogore, aeto gitemo manyo lemo moko e sirikal kata e piny owacho. Aeto nengo ma gin godo kendo en ni, gimoro kotimore to gigolo duondgi, sama gigolo duondgi ni kaponi ne en gima itimo gi piny owacho to orach, to piny owacho biro dok chien, ma we timo gino. Aeto bende gin gi nengo nikech gisiemo weche maricho matimore, aeto ginyiso bende jopiny weche moko mopondo ma samoro piny owacho timo to opando ne japiny mondo japiny kik ng'e adieri mantiere e wachno.

Mae en tich mar thieth kendo laktar tiyo gi gige mag lony mag pimo, mondo opim godo jatuo ka oninde otanda. To koro ber ma iyudo kuom tijni en ni laktar sama othiedho jatuo kata sa moramora ma en e tich, tichule omenda. Koro sami chuleni, omenda moyudono onyalo nyalo konye e weche ma pile pile kaka chiemo, chulo ot, ng'ieo lewni gi gik mamoko. To ne jatuo, geno ne duto oketo kuom laktar ma ko ma thiedheni. Koro ber ma jatuoni dhi yudo en ni gima tuo machande samosepime no gi laktar, idhi yudi. Aeto laktar, nikech en ngat ma riek kendo en gi lony e weche mag yedhe maber e tiyo e tieko tuoche, biro miye yedhe ma onyalo tiyo godo mondo tuo moro mane chande cha orum. Koro jogi duto nikod nengo, nikech kaonge laktar to dhano dhi tho gi tuoche mopogore opogore ka onge ng'ama nyalo konyogi.

Ma endi, gin gige lony manyasani, ma ji tiyo godo. Gikete itegi ,aito nitie kaka itude gi simb ong'we yamo. Koro kaka itiyo kode enni, kisetude gi simbi mar ong'we yamo, tinyalo kano simbi mar ong'we yamono e mfuko kamoro kamabor. Ma samoro kata kaponi iwuotho kamoro ma jonjore nitie manyalo mayi sim, simbi mar ong'we yamo, to koro kata koponi ogochni timako amaka simbino nikech e itika, in kod gik manyasanigi. Koro mokwongo okonyo ji, e wuoyo gi jowetegi ma ok iketo sim e iti, nikech kiketo sim e iti to inyalo mayi. Kaito mar ariyo, saa ma isetude gi simu, to inyalo winjo wende koa kjom simbi, kata koa kuom gimoro miluongo ni memory card , card makano wende minyalo soyo kanyo aito iwinjo godo wende. Aito kendo ,inyalo yudo ni kopogore gi mago, to inyalo tiyo kode kama koko ng'enye to iwinjo ng'ama iwuoyo godo.

Maeni en chenro mapile kapile maji timo iyudo ka jo ohala mondo gokinyi kata giwuok e utegi dhi yawo kuondegi mag ohala. Giuso lewni, giuso modhi gi gik mopogore opogore. Kaeto bende nitie jok makalo kadhi kuonde ma opogore opogore. Jok moko samoro oa mana eutegi mondo obi omanyie mwandu moro odog godo ot. Kaeto bende gima biro e pacha en kak en weche matimore kata e sikunde iyudo ni nyathi moro ogol e sikul kata mondo odhi oom omenda moro dala koro iyudo ni seche moko girawo e chiro kacha cha, kata girawo kuonde ma iuse gik moko kagin gi omenda to ginyalo nyiewo ka giongego bende ginyalo mana ng'iyo to gidhi gnyiso jonyuolgi to chieng' moro nyiewo negi.

Magi gin weche mag tugo, kendo weche mamiyo ng'ato mor kata ahinya ahinya tojoma tindo kata nyithindo. Koro ber ma iyudo e tijni en ni oketo nyathi bedo modich nikech sama nyathi tugo kaeni ok obi paro gima chielo, obiro paro mana gima miye morni. Aeto gima chielo bende mar mar ber gini kata ber gigi en ni omiyo nyathi dongo ka ose dongo kata ka osetegno nikech ong'eyo ni gini itimo kama, mae itimo kama. Aeto ong'eyo kaka it obiro ng'eyo kaka itimogi kaeto seche moko bende kaluwore gi somo ma nyasani inyalo yudo ka gik makama ikelo negi e penj kaeto sama oseneno gi osetiyo kodgi to yot mondo mi oduok penjo cha maber ma okal penj. Kaeto ber gigi bende, en ni sama nyithindo tugo cha, to giketo nyithindo bedo motegno. Nikech nyithindo maok tugi, bedo mayong' yong' kendo ma yomyom to ka gitugo to choke gijiwore kendo miyo gidongo maber ka gitegno eyo ma